Kadolita launch arashu enkiterunoto enkitumiata e account e eCitizen e sirkali e Kenya, naipirta enkishooroto oo siaitin arashu musaada e sirkali arashu eretoto oltung'anak lenyenak eimu internet. Neeku teniata oltung'ani esimu sapuk, niata bundles naa akaindim ake atijing'a website e eCitizen, nias pooki baa netaa duo ninche iyieu ning'oru arashu eretoto ning'oru te sirkali. IIndim aing'oru NationalTransport and Safety Authority, aa portal e NTSA, ning'oru driving license onena tokitin pooki kumok naipirta eretoto naishoru sirkali eimu internet.

ore nanu isaai najing erruat airura naa ebaiki saa uni mpaka saa ong'uan peyie naa atum airurayu nena saai naapishana ore ake ebaiki saa tomon aare enkakenya nadumunye naiteru isiaitin ainei enkolong tenaa kaifaa inoolong paalo esiai nainyototo ake nena saai nai narrerena naa nalo esiai kake ore sai nkolong'i nijo jumamosi nemepuoi esiai nirura ake naaji ninyototo nias usafi ashu enkisujare oonkilani we nkaji ontokitin.

ore ena naa enkaji e huduma center ,kitolimutuo ajo ore huduma center naa kitinyuku esiai, ashu enkisaidianata ooltung'anak aitataaniki, naa ore enkaji naijo ina naa ilo ake atumie inkiasin e sirkali, naitaasi mwananchi ,neeku ore ena naa huduma center ake idim ake oltungani atabai, idim anoto usaidisi tiaraka.

ore ake naaji teneyieu oltung'ani neyiolou ena siai naa keisum ake ningira autaki esiai eripare nintumia materials naapashipasha amu indim aitumia aa te tamaduni ormaasay isaen ore naaji oltung'ani peeyieu neyiolou esiai pookin yeyote mpaka naaji ina eripare naa peenyikaki ake neya lessons negira aduaya esiai enegira aikunari negira siininye aiteru pole pole moja mbili omeu ayiolou siininye enikunari ina siai.

Ore ena naa entoki najo ilashumba zebra crossing arashu pedestrian crossing naa olaini olang'ie iltung'anak oopuo toonkejek orbaribara, itashe ingarrin tinewueji nieshimu isaai enye nelusoo lelo tung'anak oolang' toong'ejek peyie etum ingarrin aiendelea ashom. Neeku ore ake isaai pookin nataasa sinanu ena naa kwamba tenatalang'a orbaribara agira naai alo ildukaai alo ainy'iang'isho naa akaitumia ilo aini oiborr alang' amu menare nalang' te likai baribara amu keeim ingarrin.